Temik che chang ko kigoundan timit anan ko kigochop kurupit nenywanet asikotoreti ge yon tindo age tugul kasinyin en mbarenyin. Anan ko mara yon mi chi ne bole tugun chechik en mbar kou biasinik ko kure kurupit nikanyinet konyokotoret. Niton koboru kole tindo kipagenge nenywanet en kokwenywan. Kora ko mara yon bute chi chaik, ko kure timit nikanyinet inyokotoret koron katar bokobutyi age ak ine. Nito kotoreti kot mising simekur bik che chang inde kibarua amun toretin timinikong'ung'et. Yon itinye kipagenge ak chitab ga otoreti ge en tuguk che chang anan oyoe morik en tuguk che chang amun imuch inyon kotemun ra imbaret koron ak inye iweki moryat ibetemchi ak ine.

Kaditab kasari kobo komonut kot mising en chi age tugul neyoe mung'aret amun toretin en koneret ab rabishek. Mising ko yon itinye mung'aret ne kararan. TOretin kot mising yon kerib, inyorunen kelchin neo mising en sobeng'ung ago ribokse rabishek kora. Yon itinye kandi neo koribokse kot mising rabishekuk konorokse as itoretenge. Kora indilanglang'u tuganing'ung'et ko eetu ak koribokrabishekuk si somesanen lagok kuk anan iyaen kiy age tugul ne imokinige. Kiy age tugul nemi en kandi anan netinye en tugenyi koyoche kotindo bengit ne indo rabishekyik asikobit kogonorak en yoto asimetwa anan icheru amun kot inamdege koimuch iboishen anan iwechowech en oret nemakararan. Ko mekwendi tai mung'areng'ung. Noton koyoche kerib asikokonorak rabishekuk itoretenge.

Bo komonut kot mising! kogochinoik anan kebeberwek ab taman en kanisa kinyorunen tuguk che chang. Kinyorunen koberurosiek che chang yon kigoite en muguleldone kararan anan en muguleldo ne ilot kenyilunen tuguchoto chon kegoite. Mising ko yon intinye kayanet ne yamat inyorunenge tuguk che chang amun che kegoite kenyilunen chotet kirayan ane. Toreti biik. Mising koyon keib bandek anan minutik alak tugul chebo mbareng'ung ko koron korurtos anan koron kotesokse ak kururyo kokororonegitu en mbareng'ung. Anan koyon keib chekab kiyagikuk, kotesokse, iberuroksei kot mising amun en kebebertab taman ne kegoite. Kora yon keigoite ak inyoibwat ile kamataogoitoi komaninyorunen koberuret amun matetyach igoite en muguleldo ne kararan. Ago yon keigoite kotesokse kayaneng'ung ak kiberurin ak kenyilunen che kegoite.

Sokat kobo komunut en kasari anan kararan en kipkosobe age tugul toretin en tuguk che chang ago inyorunenge ng'omnatet neo anan naet neo en yuto. Kora inyorunen konetutik chechang en yutet. toreti kokwet kot mising, kogeren tuguk che testeai en emet anan en barakut ab emet. Kotoreti icheket kigoker kokwet kole bo komonut kot nito mising amun yon itinye inyoru konetutik che chang kobun emenyon anan emoni nyon nebi kasari. Ko niton inyoru konetishet neo ak inai tuguk che chang kora. Niton ko kararan kot mising.

Ole ogertoi ane ko kigotoret biik kot mising anan kigotoret temik che chang amun yon ketemishe anan yan kemin tugukuk en mbar komaite kele keseret amun tugukuk che korut en mbar imucho ibealde ak isich chepkondok che toretenge. Niton kogitoret biik kot mising en emetab kasari Temindet age tugul komoite kele kaseret amun ribe tugukyik anan minutikyik asi koron konyorunen kelchin neo asikobit kotoretenge ak konyorunen rabishek. Toreti biik temisiet amun imuch imin kiy age tugul en mbareng'ung ak irib anan ak ibite ngo kabandek anan ko biasinik ibit ak irib kogororonegitun, ko koron kealde inyorunenge chepkondok che chang anan rabishek che chang komeisereti. Itoretoksei kot mising. Niton ko kigotoret biik kot mising en emet toretin en tuguk che chang, kou yon imoche isomesan lagok.

Eeeh ole ogertoi ane ko kigotoret biik kot mising ingeik kipagenge ak chitab kokweng'ung anan chitab koreng'ung kora imuchi itinye chi kasit anan imoche item mbareng'ung, igure chichi kobo kokweng'ung nyongo toretin otem twan. Anan ngo ka tuguk che kogibute en mbar kou bandek kobwone kotoretin ichek. Niton kokararan ingeik kipagenge ak temik alak tugul ngamun imuche temik bakotoret ra age koron katar en yoton ibakotoret age, noton koboru kole mi kipagenge temik. Kora yon imoche imin tugukuk ikure temik chukokuk kobwa iyokotoretin ak kominun tugukuk ak koribok ko kororonegitun. Ingeik kipagenge ak tmeik alak tugul, kitoretogse en tuguk che chang mising koyon itinye mbaret neo, itoretoksei amun nyonkotemun ak kominun tugukuk, koron oginye ibeitoret. Niton ko kararan.